Nĩharĩ ũgũni mũnene mũno kũrĩma thamaki na kũrĩma mĩmera hamwe. Tondũ rĩrĩa ũrakĩrĩma thamaki ũhĩthĩraga maĩ, na nĩgetha thamaki ciakũ cikorwo cina rir mwega na citigakũe na ci ciciarane cikorwo ciĩ nyingĩ, nonginya ũgaikaraga ũgĩcengagia maĩ marĩa ũrekĩrĩra thamaki icio. Nonginya ũgaci ũgacigaga na maĩ matherũ kwa mahinda me mothe. Na kũogũo maĩ maya rĩrĩa ũrenda gũcenji maĩ maya kũma kũrĩa gwĩ thamaki, nĩmo ũthiaga ũkahũra mĩmera yakũ, kũogũo wee gũtirĩ maĩ marorĩra. Marĩa ũrekĩra harĩa ha kũrĩma thamaki, ningĩ okorũo nĩũrabatara wabatara kũmacenjia wamahũra mũganda hatirĩ maĩ morora ona manini. Ũrakora wee wĩ baita-inĩ ndũrahũthĩra atĩ maĩ maũ maiingĩ atĩ ma kũrĩma na ma kũrĩma thamaki, aca ũrahũthĩra maĩ mamwe. Na maĩ maũ warĩta kũu gwa thamaki nĩmakoragwo mena indo nyingĩ mũno ta thũmũ, kũogũo nĩmatũmaga nginya mĩmera yakũ ĩmere wega, mũgũnda wakũ ũnore, tondũ thamaki nũikĩmĩire kũu, thamaki ingĩ nĩũciheire irio kũu, irio icio ciatigara kũogũo maĩ maũ magakorwo atĩ mena indo irĩa mĩmera ĩrabatara na kũogũo ũgakora okorwo nĩ matharũ ũkũrĩmaga, kana o kĩndũ gĩothe ũkũrĩmaga kĩna riri, kĩna hinya watwara kũrĩa thoko nĩcio cireyendia na kũogũo ũcio nĩ ũgũni mũnene mũno ũngĩkorwo.

Ũhoro wa kũiga irio makũmbĩ nĩ ũhoro mũhetũke nĩ mahinda tondũ wahanĩkaga haũ kabere, hĩndĩ ya agũka aitũ, aa cũcũ aitũ rĩrĩra marĩ na mĩgũnda mĩnene, hĩndĩ ĩyo mathiaga makarĩma na gũtiakĩrĩ na andũ aingĩ hĩndĩ ĩyo. Mathiaga makarĩma, magathi makenja ngwacĩ, magathiĩ magatũa marigũ, makenja mĩanga na indo icio ciothe. Indo icio ciiagagũo kĩrĩa maigaga kũrĩa ikũmbĩ. Na kũogũo marĩoyaga tũnini tũnini okorwo nĩ ngwacĩ. No rĩũ kwa matũkũ maya indo nĩ nyingĩ na mĩgũnda nĩyakĩnyihire, gũtirĩ atĩ ũhoro wa gũtita. Indo irarĩmwo kũma kũnene, mũgoka mũkareherwo tondũ nginya andũ nĩmakire manyũmba maingĩ gũtirĩ nabathi cia gwa cia gwaka makũmbĩ. Kũogũo ũgakora atĩ andũ thikũ ici mahũthĩraga mabũrinji, tondũ andũ nĩmaingĩhire ũrakora mbũroti nĩ nyingĩ mũno nĩ njake. Gũtirĩ handũ atĩ ũngiũga atĩ nowake ikũmbĩ. Ningĩ irio irĩa ciĩkũo thikũ ici nĩ irio cirabatara kũigwo bũrinji handũ hena heho ciigwo wega itigathũke. Ti ta irio icio cia tene. Na kũogũo ũgakora atĩ maũndũ nĩmacenjetie mũno tondũ, ona okorũo nĩ indo ta nyanya, thikũ ici tũtirahũthĩra ici tũrahũthĩra nyanya ciũmĩte factory nyanya ĩroka ĩĩ mũkebe-inĩ. Ũramĩgũra ĩĩ mũkebe-inĩ na macũpamaketi nũmagĩũkire, tĩtirabatara kũiga indo makũmbĩ rĩngĩ.

Mathomo ma kompiuta nĩ mathomo ma mwanya mũno, na mwana woothe waũma kũrathi gĩa form four abatiĩ ambe athome kompiuta, tondũ kompiuta ĩkĩambagia gũthomwo kũma thũkũrũ wa primary thikũ ici. Na kompiuta nĩ njega mũno tondũ nĩũtũmaga andũ mandandaũke meciria ũgakorwo wĩna ũgĩ mũingĩ mũno. Okorwo nĩ motũngata ũretha kũgerera kompiuta ndũrabatara gũtinda ũgĩthiĩ kũrĩha mũndũ mbeca atĩ nĩgetha akũrorere motũngata maũ. Ũkuoya kompiuta yaku kana ũthiĩ haũ kompiuta-inĩ yake na ũkũrĩha raithi gũkĩra ũrĩa angũakũrĩhia ũhũthĩre kompiuta ĩyo yake, ũrore kĩrĩa gĩothe ũrenda motũngata okorwo nĩma thirikari, okorwo nĩma thibitarĩ, okorwo nĩma bengi motũngata o marĩa mothe ũrenda nĩũkũhota kwĩrorera. Koguo mathomo maya nĩ ma mwanya mũno, ningĩ nĩmateithagia mũno ciana rĩrĩa irathoma igahota gũkorwo ciĩna wariĩ wa gwetha indo irĩa marabatara gũthoma kũgerera kompiuta. Kurĩa intaneti-inĩ nĩkũo ithomo nĩkuo mathomo marĩ. Ũguo ciana nĩcigũthiĩ kũrĩa to kompiuta ciao cigũgĩkorwo ciĩkĩrĩtwo maũndũ marĩa me ma ciana, oguo nĩmekũhota gũthoma maũndũ maingĩ mũno tondũ kompiuta nĩĩkũoya maũndũ maingĩ mũno gũkĩra ũrĩa ũngĩiga na mabũkũ. Ũgũo ũndũ ũyũ nĩũkoretwo wĩ wa mwanya mũno gũthomithia andũ kompiuta na ũcio nĩ ũthii wa nambere kira mũndũ akohĩga na...

Ũndũ ũyũ nĩũrandirikania rĩrĩa twathomaga tondũ gwĩkĩra yũnibomũ na gũthiĩ thũkũrũ gũthoma kira kĩndũ nĩ mabũkũ. Mabũkũ nĩmo makũirigĩcĩrie kira handũ. Makĩrĩa mũno mathũkũ thĩkĩrĩ-inĩ wa thekondarĩ. Nĩtwathomaga mũno na mathaa mothe mũme mbũreki, mũthiĩ mabũkũ-inĩ, mũme mabũkũ-inĩ ningĩ mũthiĩ gabũ mbũreki nini mũthiĩ mabũkũ-inĩ rĩngĩ. Ningĩ rũciũ mũrokere mabũkũ na oke na mweri ũgathira na no mabũkũ mabũkũ. Ũndũ ũcio nũwakũrĩ nĩnyonaga nĩtwerũtanĩirie mũno na nĩũndũ warĩ hinya tondũ nĩtwagĩtoborire. Hĩndĩ ĩyo tũtionaga ũrĩ ũndũ mũnene tondũ nĩtwamenyerete no tha ici nĩndoraga ngona warĩ ũndũ mũnene na angĩkorwo mũndũ nĩatereire ihinda rĩũ thĩ, nĩihinda ũtangĩcokera kana ũtangĩcokia nathũtha. Wahetũka nĩwahetũka nĩũndũ wa nginya mĩaka yakũ. Rĩũ haha nĩndĩrakĩona nginya hena mwanake, mwanake ũyũ nĩarakĩoneka athiĩte kũgũra ibũkũ, na nĩaramenya ibũkũ rĩrĩa arenda tondũ ũrĩa arorete ibũkũ rĩũ nĩkũrĩthoma ararĩthoma ararĩnyabara kana nĩrĩkũmũteithia. O ibũkũ rĩrĩa aretha nĩaroneka nĩ mwanake wendete gũthoma na nĩagũkorwo arĩ na ũtũro mwega mũno, tondũ mathomo anokorwo nĩtũ kwĩna mũrũrũngano ũhoro wa kwaga kwa mawĩra mathomo nĩmega.

Rĩrĩa ndona mũhiki kana mũirĩtũ agĩtongoria arũme, nĩnyitagwo rĩmwe nĩ kĩmako, kana ngarigwo mũno ngarigithio nĩkĩĩ gwathire, tondũ arũme nĩtamatareyũkĩrĩria kana nĩmagondereire maratũngatwo nĩ ahiki, kana maratongorio nĩ ahiki. No ningĩ ngacoka ngarora ngakora ona ahiki aya nĩmarerũtanĩria mũno, na mambĩrĩirie kana ũtongoria wa airĩtũ kana atũmia, wambĩrĩirie kũhũranĩrwo nĩ Wangari wa Mathai. Wangari wa Matha arĩ gatũ mũno na kũhũranĩra ihoto cia atũmia. Koguo nĩendaga atĩ thirikari-inĩ gũkorwo kwĩna atũmia aingĩ kana, atũmia makorwo maiganaine na arũme thirikari-inĩ, nĩundũ wa gũtũa matũa. Hena ũrĩa aũgaga, no nĩahũranĩire ũhorũ wa atũmia gũtongoria thirikari-inĩ mũno na makambũni. Na nĩkĩo ũrakora thikũ ici atũmia nĩ aingĩ mũno maratũtongoria, tarĩũ kũrĩa mbũnge nĩgũkoragwo na atũmia. Okorwo nĩ thirikari-inĩ nĩyo nayo ĩrĩ ona atũmia. Ningĩ ũgakora atĩ ona atũmia nao nĩmekĩrire kĩo mũno nginya nĩmaratwarithia ngari, tondũ hĩndĩ ĩyo ya gabere ona matiowĩ gũtwarithia ngari, na koguo ũgakora atĩ thikũ ici bara wathiĩ ũrona nĩ atũmia tũ mena ngari na kũu nĩ gũthiĩ kwa nambere.

Wakinya thibitarĩ wambaga kũheyo tigiti wa gũthiĩ kũona ndagĩtarĩ, kana kũringana na ũrĩa ũrarigitwo, na ũkerwo nĩ mbeca cigana ũkũrĩha. Ũgacoka ũkerwo ũndũ wa mbere ũthiĩ ũthimwo pressure, ũkwamba ũthimwo pressure, ũthimwo ũrũgarĩ, ũcoke ũthimwo ũraihũ wakũ na ũritũ. Nĩgetha mandĩke haũ kandi-inĩ yakũ kana tigiti-inĩ ũcio waheyo wa kũona ndagĩtarĩ. Ningĩ wacoka gũthiĩ kũrĩa kwĩ ndagĩtarĩ, onake akamba agathima rĩngĩ, rĩmwe nĩmũkoraga nĩmaramba gũthima rĩngĩ, agacoka rĩngĩ wakorwo wĩ nĩ thĩna wĩnagwo wa nda kana nĩũraigwa wĩna thĩna wa kũrio nĩ mũtwe, noagũtũme rabũ ũthiĩ wambe ũthimwo thakame, ũrorwo kana wĩna thakame ya kũigana. No ũthimwo nginya, noũthimĩrwo okorwo nĩ thĩna wa nda ĩthiĩ ũthimĩrwo kĩoro gĩakũ kĩmenyeke nĩ igũnyũ irĩkũ wĩnacio na nĩ ndawa irĩkũ ũbatiĩ kũheyo. Koguo ithimi ici cikoragwo irĩ nyingĩ mũno. Ningĩ nĩ kũrĩ ithimi ingĩ cia kwĩyendera ta ithimi cia kĩmenya ũrĩa ũtariĩ kana wĩna mũkingo kana ndũrĩ. Koguo ithimi icio ciothe cikoragwo kũrĩa thibitari-inĩ, na nĩ wega mũno mũndũ agathiaga kũrorwo kwa mahinda kwa mahinda, tondũ andũ nĩmarakorwo me hatĩka-inĩ tondũ matithiaga gũthimwo ũgakora mũrimũ nĩũthegeire mwĩrĩ-inĩ na matirathiĩ gũthimwo koguo...

Rũhonge rũrũ rwa thirikari rwa ũkui wa ngari cia matatũ na wagĩrĩru kana mawatho marĩa mabatiĩ gũbwatwo nĩ matatũ kũũrĩa bara-inĩ nĩ rũkoragwo rwĩ rwa mwanya, tondũ rũhonge rũrũ nĩrwo rũgĩthomithagia matereba maitũ, okorwo wĩna cukuru yaku ya gũto, ya gũthomithia andũ ũtereba, nonginya ũthiĩ ũmamenyithie nĩgetha moke marore indo iria wĩnacio mamenye kana nĩũkũhingũra cukuru ũcio kana ndũkũhingũra. Ningĩ wagũ, makũhe marũa ma gũthomithia andũ gũtwarithia ngari, nawe wamatwa, wamaruta, wamathomithia maga, ũgathiĩ ũkamatwarĩra makameka kana makamahe kĩgeranio nĩgetha makĩmenye ka nĩũmarutĩte wega, kwĩna arĩa makĩhetũkaga kwĩna arĩa magũaga. Ningĩ rũhonge rũrũ norwo rũkũheaga marũa ma gũtwarithia ngari barabara. Marũa mau makũraga na mĩaka kwogwo ũgakora atĩ marũa ma mbere ũraheywo ma gũtwarithia ngari yaku kĩũmbe, ndũngĩtwarithia ngari ĩna mũingĩ no yaku kĩũmbe na bamĩrĩ yaku, no tĩ ũthiĩ mũingĩ-inĩ kũũrĩa bara ũtinde ũgĩtwara matatũ. Thuutha wa mĩaka ĩtatũ wa, waheywo marũa mau, hau no, nowambi gũkua andũ. Ningĩ thuutha wa mĩaka ĩna nowambi gũtwarithia ngari nene ta marori, tondũ maraugaga atĩ nĩũgũkorwo wĩna ũmenyo mũingĩ wa bara tondũ nĩ ũkĩrĩ na mĩaka mĩingĩ.

Kũrĩma ndũrũme cia nyama gũtikoragwo gwĩ kũritũ ona hanini tondũ, ndũrũme ici no ndũrũme ũrenda tũ cinore na koguo ũcio nĩ ũrĩmi mũhũthũ mũno. Tondũ kĩrĩa ũrabatara ũkorũo wĩna kĩo nĩ mahũti maingĩ, ũkorwo wĩna mahũ mahũti , mahũti ũrahe hatarĩ gũtigithĩria, tondũ ndũrũme nĩ ndĩi mũno. Na koguo ũgakorwo nĩũracihe mahũti ma kũigana, okorũo ndũrĩ na mahũ thaara, okorwo ndũ no ũgũre hay, no ũgũre nyeki kũu matũra-inĩ nĩgetha ũcihe tondũ ndũrũme ciendaga gũikara ikĩrĩaga tondũ nĩ, nĩ nyam, ũrenda kũrĩma ci cia nyama. Nonginya ĩnore nĩgatha ĩkorũo ĩna kiro nyingĩ nĩgetha onawe ũkĩmĩendia ũmĩendie mbeca njega, mbeca itari nini ona hanini, tondũ wĩna ndũrũme kũma mĩrongo ĩrĩ nĩũkũhota kwendia ndũrũme ĩmwe tarĩngĩ o mweri o mweri, ũkĩgũraga tũngĩ tũnini, nĩgetha ũtũrere tũkaũma mbeca njega. Koguo, ũrĩmi ũyũ nĩũkoragwo wĩ mwega mũno. Ningĩ ũngĩgĩkorwo wĩna mbũcĩrĩ yakũ na ũkorwo nĩwe ũrerĩmĩra ndũrũme ici nĩũgũkorwo wĩna bainda nene mũno tondũ, mbucĩrĩ nĩĩrehaga bainda nene, na andũ nĩmakĩendete nyama cia mbũri. Na nĩũgĩkoraga atĩ nĩũgũkorwo wĩ mbeca-inĩ, biacara nĩĩgũthiĩ igũrũ, nĩũgũkũra, nĩũgwĩkũria ona mbũcĩrĩ ona nĩcikũragia matũra, mau...